Maũndũ marĩa ma bata ndĩratambũra haha nĩ atĩ, kũndũ gũkũ no gũkuorwo nĩ kambuni-inĩ thĩiniĩ na mũirĩtu ũyũ arũgamĩte haha na nĩarorete mwena, na anyitĩte ibuku na guoko gwake kwa ũrĩo. Na ningĩ mĩkĩrĩĩre yake nĩ atĩ nĩ ekĩrĩte cati na nĩroneka cati ĩyo ĩna logo ya kambuni. Cati ekĩrĩte nĩa mĩthinĩkĩirie thĩiniĩ wa jini na ningĩ ekĩrĩte nginya ngũbia na thutha wake kwĩna mũthũngũ. Kando ya mũirĩtu kwĩna ngũnia cibangĩtwo wega na thĩiniĩ wacio no gũkorwo na indo.